Egira kulo kitarrini abak ena kiteng',arashu aishiunye emoyian naata, elelek ah kerrirri orng'ejep, neeku embaata egirai aing'uraki. Idolta si ajo, olchani enkoitoi ina naidim ina kiteng' netumie olchani, tenkoitoi nalelek.

Ore enkoitoi nabo naisumieki oltung'ani peyiolou enasiai eudoto ontare, ore enedukuya naa, ekebaa olchani oifaa nepiki enaker, tenaa kenker arashu tenaa orkuo, nifaa niyiolou ajo kebaa sisiini lopiki. Nifaa si niyiolou ajo amaa emoyian naata, kalo shani ifaa netum.

Ore entoki nagira aasa tene wueji naa eitururote iltungana lemurua aashu lenkutuk nabo egira aajo pee eidimie ntoyie tena siai, idol ajo ore empisha natii ina wueji naa ene selenkei ejeitoi pee eilepunyeki sii ninche selenken tiatua maisha.

Ore entoki edukuya naibelekenya enabae oleng tenkop, naa etaa kedung'ito iltung'anak irkeek, tenkoitoi nagol. Kedung'ito iltung'anak irkeek, nemeunitoi si irkulie. Netaa si ebikito enchan nemeshaita, tenkata naado. Neeku ina pinoto ajo, ataa ibelekenye.

Ore eunoto ompuka, na kisaidia iltung'anak tonkoitoi kumok. Amu, ore enedukuya, ore greens, nisaidia egolon osarge loltung'ani. Ore eniare, ekisaidia si iltung'anak pemitoki aata atoni eeta esumash. Nisaidia si iltung'anak tebiashara, netum oltung'ani ropiyaiani.

Ore kuna tenkoito enkinosata naa lazima pee ingas aitokitokie tenkare, niisuj nintokitokie newoku pee itumoki ainosa amu keyieri ake sininye ena enaa nkuashen oo kokoyo.

Ore ene tipat e dukuya too mbaa nijo kuna arashu te unoto o ndaikin e kisaidia iltung'anak pee mitoki anya iltung'anak esumash. Kisaidia sii iltung'anak te nkoitoi e biashara piitum oltung'ani ataasa baishara ino nitum atimira ntokitin inonok te nkata naishaa.

Ore enkibelekenyata oropiyiani, na kisaidia iltung'anak tonkoitoii kumok, ilepunye ibiasharani enye. Amu ore iltung'anak lijo loshi oota ilturrurri, ekidim awaita nena pisai e loan ,inyang'unye lasho, arashu eesie enkae biashara, petum biashara ailepu. Metaa ore kenya enilo ashuk ina interest ,ninoto ropiyiani.

Eilepunye teknolojia enkishumata oo ropiyiani too nkoitoi naa pasha aa ore enedukuya tenishum oltungani mpisai inonok te bank elelek kitiakaki lapaitin ile ore baada oo lelo apaitin ile pee ilotu aitayu nintayu etoponate nena ropiyiani ngole nitipika bank.

Etii golikinot kumok oleng toltung'anak oishooyo silen, temtandao. Amu ore enedukuya, elelek eya oltung'ani esile, ore olang'ole aini oyayie oltung'ani esile, neotiki anang'aa, arashu neotiki airragie ilo aini. Neton inasile melaa.

Eret mbenkii ilturruri tonkoiti naapaasha aa ore enedukuya iidim aishoo ilturruri loan pee eshuku terishata naje, nishori ilo turrur erishata nashukunyie ina loan neeku ifaidike ele turur amu eawaita ena loan nepuo siinche aapuo aasie imbiasharani enye ninyiang'u sii nkishu.

Ore enkisuma oropiyiani, neeka iltung'anak ereteto sidai. Amuu, ekifundishai ajo, tenaisho tanakata kuna pisai, nikifaa nikishukokini kuna pisai, etopone. Enaa tanakata teninchooyo enchata, nelelek epona mia mbili tinashata. Neeku etaretote nena pisai netoponate.

Ore ilturrurri lora kutitik, na kifaa nibung'a nkaik, ing'oru ilturrurri laijo le NGO, petum aibung'a ninche nkaik petum ailepunye tebiashara. Ifaa si kulo turrurri, ning'oru kuna tasati nijo nagira airere lorikan lesiasa, petum sininche ailepunye pening'oyu.

Ekeimaa serkali ngolikinot naagol amuu ore eitumiya kuna masaa e teknolojia, elelek etumi ewueji naa meelewa kulo tunganak ena teknolojia neeku ekeigaramia ena serkali pee eingoruni oltungani olotu aiutureen kulo tunganak pee eyiolou.

Keimari nyamalitin kumok ing'oruni ropiyiani orkijanani. Amu ore enedukuya, elelek ah ore kulo kijanani loning'o tesipil, ore ake petum kuna pisai orkijanani, badala napuo aitas sinche entoki naifaa, nelelek aninche opuo anya maate. Neeku itu naa isaidia kuldo kulie kijanani.

Ore anaa nanu ara olarikoni loo ilkijanani naa keifaa nayoganais lelo kijanani pee nkitayu ilturruri eshula irpayiani tenebo onkituak enye nikindim naaji ainyangu lasho naa ore pee kitum impasai naaji ropiyiani oolkijanani naa keret yiok pookin nena ropiyiani.

Ore eninko oltung'ani piger keon torkigeroto le KRA, ailo cyber ,nia enkipande ino, ninchooyo, niliki ilo tung'ani amu ketii inkarn inonok pookin inewoi, nikitumokini ta taata atipik ilo turrurr le KRA, tenkoitoi naishaakino. Inchooyie enkipande ino, metaa ketii nkarn inonok ine.

Ore olkigeroto le KRA toltungani lemetii esia e serkali, aa idumu ake documents inonok niya cyber nikipuoi aitobiraki sii niye iyie ina Kra nitiwua anaa kulo tungana ootii atua serkali metaa iyata sii ninye iyie KRA.

Ore esia olangeni oitau ate tesiai enkipimata naa ore entoki edukuya naa keifaa neimeinosaa ilomon, tenikinepunye iyie ena moyian naa ntae ake pokira are naayiolo meifaa neyiolo elde likae tungani emoyian nikinotie elde kitari likimpimo.

Ore esiai e ushuru, na ore ntokiting naijo ne National Government, arashu ilaleta long'uesin, nishaakino na ninche ilepakinyeki ushuru, petum ushuru atadou tokulo kulie tung'anak loota biasharani eabori. Eji iltung'anak lolduka egirai adung' ushuru sapuk, na ropiyiani kunyik egira nche atum.

Ore mpaadi te serkali naa elelek eishooyo irkutot laijo le NGOs etumi sii ninye eishooyo nena paadi, eishooyo sii kuna tasati sii ninje kuna sapuki naati atua serkali kuna naagira aarikisho tiatua serkali neishhori sii te sipitali.

Ore entasat nanuta neishaakino nelo clinic katitin ile, naa ore enkata edukuya tenelo neudi osindano lorpirangash nitoki ake sii ainguraa tenaa kegira enkerai aigura tenkoshe nitoki alo sipitali nishaa sii teneishori enet pee iboori enkojangani.

Ore esidano osindano le polio, ekeretu nkera tewoi sapuk. Amu, ore enedukuya, emitiki nkera metaa maiman, emitiki si moyiaritin kumok metijing'a osesen lenkerai, inakata eudi inakerai ilo sindano, niboori moyiaritin kumok pemejing' osesen lenye.

Ore enikuni piboori moyiaritin naau enkare, ore enedukuya, nimifaa niwok ake duo enkare nairragita. Ore eniare, aifaa niwok enkare natipikaki olchani oje, petum aibooi imoyiaritin kumok natii atua natijing'a atua inaare, arashu ng'uesin kumok atii atua inaare.

Ore enkias ebiotisho naishoori temurua ang, nilepua taatoi. Amuu, itum isipitalini ajo etumito irkeek, netii ildakitarini, metaa enelo petii oltung'ani omoi, atanye enaa kakewarie, ne enilo ina sipitali itum ake oldakitari ajo nele nikibak.

Ore ilbulabul loloirobi, ekiteru oltung'ani asing',niteru aku keeta orkuluk, nitum olikae akeya elukunya, ore nena pookin naa ilbulabul loloirobi. Ninig' oltung'ani ajo keekiyaka osesen, ainaura, yieu ake nirrag, meeta entoki niyieu, mpaka nye neeku miyieu endaa.

Ore eramatata oltamoyiai tiang', naa eakikisha ajo kisuja ele tung'ani, inasa ele tung'ani endaa, netooko irkeek terishata naishaakino. Metaa megiroo tenitoriko apa sipitali, nemegiroo sai apa natejo oldakitari peoki lelo keek. Na kishiu ilo tung'ani tinarishata.

Aisapuk enasiai enkisuma e computer tenkop ang, amu etii olturrur le computer oimaa oshi taata nkaulele, eimu enkoitoi e kanisa, nishori iltung'anak kumok misumia enatoki naji computer. Nias oltung'ani eleven packages, neeku kegira aisaidia elelero oleng.